Ore entoki edukuya naa eramatare, ore eramatare iindim oltung'ani aataramata ntare inonok ashu nkera iidim naai enisuj, nisuj niud niipim sii nioroki ewuei niirag ashu ebaiki nigira aing'uraa enaa keeta ewuei niumise ebaiki sii negirai araamat aadung' lelo papit lelo manyoya lorkerra pee esidanu tenkata nemeedo negirai sii, ore naai ena naa entoki sidai amu kilepunyie oltung'ani tonkoitoi naapaasha.

Ore entoki edukuya naa kifaa pee iyiolo ataramata ilukunguni, opre ilukunguni naa keeta faida oleng' amu kishoru irmayaaini nishoru nkiri ore sii eniare kishiaa olaramatani ogira aramat ilukunguni pee eyiolou vile nishori ilukunguni olchani vile neramat o ewueji niirag neshetaki ewueji sidai naa kiidim naai aishoo nena lukunguni pee itaga irmayaaini nifaa sii pee eyilou irishat naitau ilukunguni irmayaaini orishat sii nidolta ajo medupa enkitaunoto ormayaaini nifaa sii pee iyiolou vile neyieri lelo mayaaini ovile nitokitokieki ovile nepiki.

Ore inkilanik e uniform naa kisaidia oleng' amu ore inkilani naa ekisaidia naai pee itodolu unity oo nena kera neitodolu sii ajo ketii pookin level nabo amu ore nai teneji kishopu kila mtu inkilani naayieu neeku ketii inkera natii abori netii inatii shumata ketii naileleaki te background e abori netii inaitubuluaki te background eshumata ore kuna naii natii shumata keidiim aishopo inkilani neidiim kuna kule aji kaja? aanoto

Technology nailepua oleng' tolosho lang' ore Iphone niidim oltung'ani aitumia airecordie ntokitin inonok tolchamba iindim sii airecordie ilomon ingirara airo iindim sii aitumia atoosho esimu ashu aterewa ormesej ore entoki e are naidim atodua Nanu naa endaa natubulua tolchamba, irpaek otaa kejo pee itau intapuka pee enyai terrishata nemeedo naa ore ene uni naa endaa nagirai airecord tolchamba.